Ũndũ ũrĩa ũngĩkĩka nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ njĩra caia taũni-inĩ nĩciagĩra nĩkũrũmĩrĩra atĩ atongoria othe, hingo ĩrĩa makorwo makĩheo gĩturwa kĩu nĩmakĩhũthĩra wega na matinakĩhũthĩra o kwĩyethera kana gwethera nda ciao, no nĩmakĩhũthĩra kũruta wĩra ũrĩa mahetwo, nĩgetha magatigĩrĩra hĩndĩ ĩyo me itĩ-inĩ nĩmathondeka barabara icio, na nĩguo gũthondeka kana gũtigĩrĩra atĩ nĩ kwagĩa na ũgitĩri njĩra-inĩ cia mũingĩ, ũndũ ũrĩa ingĩona wĩ wa bata gwĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ atongoria acio nĩmekĩra matawa marĩa makoragwo makĩhũthĩka ũtukũ, nĩgetha gũgakorwo atĩ njĩra icio nĩ kwagĩa na ũgitĩri na nĩmakorwo makĩnyihia maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩnyihia ũgitĩri njĩra-inĩ icio.

Hindĩ ĩrĩa ndona ũũ ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ mĩeke ĩrĩa ĩkoragwo ĩheanĩtwo nĩ iganda kũrĩ andũ a bũrũri ũyũ, na mũno mũno kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Na gũkũ nĩkuo makoragwo makĩhota kuona mweke wa gũkorwo makĩmatha ũboco wao. na gũkorwo makĩhũthĩra mbeca iria mahotaga gũthũkũma iganda-inĩ ici, gũkorwo makĩrora o ene. o hamwe na bamĩrĩ ciao. Gũkũ nokuo gũkoragwo gũkĩhe mbeũ njĩthĩ mĩeke ya kuonania iheo ciao, tondũ gũkũ nĩkuo ũkoraga andũ arĩa mena mathomo mwanya mwanya makĩhota gũkorwo makĩonania iheo ciao kana ũhoti wao, gũkorwo makĩrutithia mathomo mau wĩra. Kuoguo, iganda nĩ imwe cia iria cikoragwo cigĩteithia mĩeke andũ gũkorwo makĩona mĩeke ya kũruta mawĩra.

Moritũ marĩa ingiuga makoragwo makĩgũmĩra andũ arĩa metĩkaga metana ma hi na hi nĩatĩ, andũ acio nĩo makoragwo ma ũgwati-inĩ mũnene rĩmwe kinya gũkĩra arĩa makoragwo magĩteithia, tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa marateithio makoragwo makĩũrĩra mũtino ũcio kana ũndũ ũcio wa hi na hi umĩrĩte, andũ aya makoragwo magĩtĩka rĩtana rĩu, makoragwo magĩtengera mwena ũrĩa mũtino ũrĩ, na kuoguo nĩo nyonaga makoragwo rĩmwe me ũgwati-inĩ mũnene wa gũkorwo makĩũmĩrio nĩ mũtino ũcio gũkĩra ona andũ arĩa mauma kũo mbere. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩmwe nĩmakoragwo magĩtũngio ũregani mũnene mũno kuma kwĩ mũingĩ, mũno mũno rĩrĩa mũingĩ ũngĩkorwo ũkĩigua ta andũ acio makinya gĩcigo-inĩ kĩrĩa makoragwo magĩthiĩ kũheana ũtungata wao macereirwo.

Kũringana naniĩ nĩndĩretĩkanĩria na ũhoro wa atĩ ũhũthĩri wa intaneti nĩũgũkorwo ũkĩnyihia na njĩra nene wanangĩki wa mbeca thĩiniĩ wa kũheana motungata ma ũteithio wa mũingĩ. Gĩtũmi nĩmegũkorwo makĩnyihia maũndũ marĩa makoragwo ma andũ gũkorwo makĩehana mahaki nĩgetha makorwo makĩona ũtungata ũrĩa marenda kuma wabici ya thirikari. Kuoguo ũyũ nĩ ũndũ ũgũkorwo ũhingĩte marima mau biũ, na ũkorwo ũkĩhota kũhonokia mbeca nyingĩ iria andũ mangĩkorwo magĩte.

Ũrimi wa nyanya rũrĩrĩ-inĩ rwakwa wambagia na kũharĩria tuta, ũgathondeka tuta yakũ wega, ũgacoka ũgetha nyeki nyũmũ ũkaigĩrĩra igũrũ, nĩgetha rĩrĩa warĩkĩa gũitĩrĩria maĩ, nyeki iyo ũgakorwo nĩ ĩragirĩrĩa maĩ mau gũkorwo makĩũma na ihenya, ũgacoka ũkahe tuta yaku ta wiki ithatũ kana mweri ũmwe o ũgĩitagĩrĩria maĩ, na rĩrĩa nyanya ciaku ciarĩkia kũmera hau nĩho ũcoka ũgaciruta hau ũgacimunya wega, cirĩ na tĩri wacio na mĩri ĩyo, ũgathiĩ ũgacihanda mũgũnda- inĩ waku kũrĩa ũcienjeire marima. Na thutha wa mĩeri ĩigana ũna nĩcirutaga matunda, na matunda macio marĩkia kwĩruha makoragwo me ma rangi mũtune. Na hau nĩho ũkoragwo kũmenya nyanya yaku nnĩkũrĩte na nĩĩkinyite ya kũgethwo, rĩu yakĩnya hau no ũmĩgethe na ũmĩtware thoko-inĩ kana ũmĩrĩe, no ũmĩrĩe ĩrĩ njĩthĩ kana ũthiĩ ũmĩruge, nĩgetha ũmĩrĩe.

Mathĩna manene marĩa makoragwo magũmĩire arĩmi a kahũa bũrũri-inĩ ũyũ witũ, makoragwo nĩ gũkorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa marendia nĩ gũkoragwo kwĩna broker aingĩ arĩa me gatagatĩ kao, na mũgũri wa kahũa. Thĩna ũcio nĩ ũtũmaga nĩ ũkoragwo ũgĩtũma arĩmi aya makorwo magĩkinyĩrwo nĩ mbeca nini mũno, kũringana na mbeca iria mabatiĩ gũkorwo magĩkinyĩrwo nĩcio, kuoguo hangĩkorwo no kũhote kweherio broker icio, no makorwo magĩteithĩka na njĩra nene.

Ũyũ nĩ mũrimi wa ngũkũ cia kũrekia ũronekana wĩna gĩkeno mũno thutha wa kũrora na kuona matunda ma wĩra wake, akona wĩra wake nĩ ũkoretwo ũkĩmũhe matunda mega, na ndangĩkorwo akĩrira gũkorwo akĩruta wĩra ũcio. Nĩ aronekana arĩ ona mũbango wa kwendelea na kũruta wĩra ũcio wa kũrĩithia ngũkũ cia matumbĩ, tondũ aronekana matumbĩ maya nĩ kũmaiga aramaiga macini-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhotithia matumbĩ mau gũtũrĩka na gũtuĩka tũcui. Kuoguo nĩ aronekana arĩ ona mũbango wa kwendelea na kũrera ngũkũ ingĩ.

Ndĩrona mũrĩmi ũhandiĩre mĩmera yake ĩkũnia-inĩ ,ũndũ ũrĩa ndĩreciria nĩ ũrĩa ingĩkorwo ngĩhũthĩra ũgĩ ta ũcio wake gukorwo ngĩrĩma gũkũ taũni-inĩ, tondũ gũtirĩ na mũgũnda mĩnene. No ngona ingĩkorwo ngĩhũthĩra ũgĩ ta ũcio wi na mũrĩmi ũyũ, no ngorwo naniĩ ngĩhota gwĩkĩra tirĩ makũnia-inĩ na hote gũkorwo ngĩrĩma tũnyeni twakwa, na tũindo tũrĩa tũngĩ ĩngĩkorwo ngĩbatara kũhanda, o haha hakuhĩ na nyũmba yakwa, itagũbatara gũkorwo ndĩ na mũgũnda mũnene.

Matukũ ma gatene hanini, nyũngũ ici nĩcio ciahũthĩkaga gũkorwo cikĩhandĩrwo mahũa marĩa makoragwo makĩigwo nyũmba-inĩ, makoragwo makĩhũthĩka kũrehe ũthaka nyũmba-inĩ citũ, no thaa ici kũringana na ũrĩa matukũ marathiĩ, ũndũ ũcio nĩ ũthiĩte ũcenjetie na andũ magakorwo makĩhũthĩra indo ingĩ nyũngũ ingĩ iria ciũkĩte njerũ citarĩ cia gũthondekwo na rĩũmba, gĩtũmi ici cia rĩũmba nĩ ciatũangaga mũno, na iria ciũkĩte thaa ici citiatũkangaga na njĩra ya raithi, na ciĩna marangi ma kũgucĩrĩria mũndũ, tondũ gĩtũmi gĩa kũiga nyũngũ ici gĩtũmi kĩnene nĩ ũthaka, kuoguo rĩu thaa ici nĩgũkĩte ingĩ ciĩna ũthaka ũragucĩrĩria maitho ma andũ na rĩu ũgakora rĩu ici cia tene nĩ citigĩte kũhũthĩka mũno.

Harĩ ũkombori wa mĩgũnda, moritũ marĩa ingĩuga arĩmi macemanagia namo, nĩ atĩ no ũkore mũndũ ũgũgũkomborithia mũgũnda, mũgũnda arekereirie biũ ũkamera nyeki na mahuti mangĩ. Agagũkomborithia mũgakorwo mũigũithanĩirie egũgũkomborithia mĩaka ĩigana ũna, no hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gũkombora mũgũnda ũcio na warĩma wanina nyeki ĩyo yuma mũgũnda wake, mũgũnda wake wathera, ũgakora mwene mũgũnda nĩarenda mwaka ũcio ũbuatĩte ũmũcokerie mũgũnda wake. Akauga nĩegũbatara gũkorwo akĩrĩma nake. Na ho harĩ we mũgũri wa mĩgũnda, mathĩna marĩa ingĩona macemanagia kana manyitaga agũri aingĩ a mĩgũnda, nĩgũkorwo ũkĩenderio mũgũnda ũtakinyanĩire kana ũkenderio nĩ mũndũ mũgũnda ũtarĩ wake, ũgokaga kũmenya rĩrĩa wagũrire.

Nĩguo kũhũrana na mĩtangĩko ndĩroragĩra thenema, kana ngakorwo ngĩthikĩrĩria nyĩmbo, cigakorwo cikĩhoreria meciria makwa, kana rĩmwe nĩngoragwo ngĩthiĩ barabara ngateng'era na ngaingĩra mathako-inĩ. Maũndũ macio nĩmakoragwo makĩndeithia kũhũrana na mĩtangĩko. Na, maũndũ mamwe marĩa ũngĩona harĩ mũndũ ũmenye ena thĩna wa meciria, nĩ kuona hihi rĩngĩ mũndũ ũrarĩ na kĩo wĩra-inĩ wake, nĩagũtara nĩakorwo ena ũgũta mũingĩ mũno, ndarenda kũruta wĩra. Mũndũ ũronekaga e mũtheru nĩwakora nĩatiga gwĩthamba nĩaikara na gĩko. Na, hihi rĩngĩ mũndũ ona ũraikaraga akenete magĩikarania na andũ ũgakora nĩambia gũikara e ika, ndarenda gũkorwo akĩaria na andũ, arenda o gũikara e ika. Maũndũ macio ũngĩona, ũngĩona maũndũ ta macio, nĩmagũteithagia kũmenya mũndũ ũcio ena thĩna wa meciria.